Picha ni enn.. gimoro ma ng'ato kano e pesa. Obaro kalatasno maber konyiso gimo kano pesa mare kata ka en mar wuotho, mare mar tiyo go, kata mar loso dende gi mar wuoche be nitie kanyo. Aneno ko kano pesa kanyo siling alufu achiel nie eyi kanyo. Kendo ageno ni odhi medo moko kanyo.

Picha ni en ranyisi mar nengo mar pesa kaluore gi piny. Ma nyiso niya ki dhie piny moro en gi pesa mare. Pesa no nigi nengo mopogore e piny machielo. Kuom ranyisi siling achiel mar piny mar Amerka en siling mia achiel prangwen gi aboro nukta prochiko ga boro. Mano luore e piny ka piny ma nitie e picha ni.

Dhog mamana en dholuo nikech en nyar karachuonyo kauma. Ma edhok ma asebedo ka atiyo godo are tinna nyaka sani kendo en edhok mane akuongo ng'eyo kapok ne ang'eyo dhok moro amora. En atiyo kode pile kendo onge chieng' ma aseweyo ma ok atiyo kode.

Ng'ama ntie kod oteku mapek e apise mag jopiny en ker mar piny. Ker mar piny ema chiwo yoo monego bed ni itimogo gik moko e e piny, kendo enbe emonyalo ndiko ng'ato kata gole e apis. Marario, ker bende ema bedo kaka ranyisi mar piny kwonde duto modhie, kendo en ema thothne obedo kaka jachung' ne jopiny e pinje mamoko modhie.

Picha ni aneno sime mar ong'we yamo ka en gi ndiko moko e wang'e ma kwom ng'eyo mara en kampuni mar Tala machiwo ne ji hola mar pesa. Kuom rachisi e picha ni en siling elufu piero adek gi adek mia adek gi piero abich. Mara pesa en achiel kuom gik makelo mor e ngima dhano. Ong'we yamo bende en achiel kuom gik makelo moe engima.

An owuon daher mondo atii ka awuok e apisi, nikech ka intie dala to koko nyalo bedo mang'eny kowuok kwom nyithindo mabetugo. Kendo seche moko be ginyalo rocho kaka itimo tijeni. Emomio tio e apisi ber nikech jii olworo apisi, kendo okdekel koko mang'eny e apisi.

Mokwongo, jopiny onego bedo ninyiso be mar lee marumo gieki. Nikech jopiny okong'eyo ber margi. Marario, anyalo losone gi kar dak. Kadeen, ka angi teko mar loso kumoro ma ginyalo dake, tanyalo loso mondo gibede kanyakla. Maradek bende en jiwo jii mondo orit leegi, nikech leegi gine ber mar piny.

Ng'enyne tung' piny nitie gi weche mathoth. Mokwongo, iyudoga ni oganda moko yware gi jowetegi makelo lwenje mang'eny nikech tung' piny ji mang'eny odake inyalo yudo ka joluo odake, maasai odake kata jo kalenjin bende odake. Mar ariyo, lwenje mang'eny mag jo maundu be ng'eny e tung' piny, emamiyo tiyo kuonde machalo kamano tek.

Aseyudo pesa. Asebedo ka atiyo kuonde mopogore opogore momiyo aseyudo kinde mar loso pesa moko matin manyalo konyora godo e kindeni. Mar ariyo bende aseyudo thuolo mar tieko skul mar mbalariany, kendo arito mana mondo aruak ogudu.

Ka asenyiewo simu, nyaka angé gigo duto ma simu onego obed go, kendo chal mare be nyaka angé, mondo angé kuonde ma ok awinj maber, ta penja penja ja us simu, ni ere kaka ka itimo, to ere kaka ka chalo. E weche mag battery indikogande e otas moro, ma be inyalo somo ka ok iwinji to inyalo penjo apenja e dukano ka batteryno en. Kata gik mani e ie, bende inyalo penjo apenja.

Kenya meteorological department e migao ma rango weche mag lwasi e piny mar Kenya kata (KMD). En emofwenyo weche mag lwasi, kendo okonyo ji mondo ong'e seche monego bedo ni gitime gikmoko kaka pur, keyo kata mana komo. Kendo gifwenyone ji bende kaka kor lwasi dhi chalo kata ka koth dhi chwe, kata ka chieng' dhi rieny to ng'ato ng'eyo kaka onego bed notimo gigene mag ot kata mag lwoko.

Kachako gi yawuoi, achiel Okoth, ariyo Otieno, adek Onyango, ang'wen Ouma, abich Omondi. Kadhi e nyiri, nitie Lencer, nitie Akinyi , nitie Ruth, nitie Awuor, nitie Winnie.

Mokwongo nyaka ibed gi oduma. Oduma ni en ga oduma ma opogore bi bando ma wajakomoga pile pile. En obithga kingíye maber. Nyaka ibed gi moo bende midhi chiele go, nyaka obed moo moro malongó. Nyaka ibed bende gi chumbi, midhitwone mondo omede ndhadhu. Nyaka ibed gi sufria malach, midhi chiele, mondo sa ma ochako muoch cha to oyudo thuolo mar mondo omuoj maber. Sufria no bende, nyaka ium wiye, mondo sama omuoch cha, kik gini pukre. Nyaka ibed gi mach bende malongó. Mach inyalo tiyo gi gas, inyalo tiyo gi jiko, inyalo tiyo gi stove, inyalo tiyo kata mana gi kendo mochwe, mondo ochielre maber.

Mantie e pichani gin buge. An buk ahero somo ahinya ka entie e simu nikech tiyo gi simu yot kendo ting'o buk be tek. Buge moko samo inya yudo ni dongo kendo mondi iwuoth kode kumoroamora tek to ka en kode e simu tinyalo wuotho awuotha gi simu kumoro amora tinyalo somo bende kumoroamora.

Ma en spageti. Spageti en achiel kuon chiemo ma be nyasani mamit ahinya. Gik mitiyogo e lose, en ni ka in gi spageti, nyaka ibed gi mo mar chiedo, bed gi chumbi, bed gi nyanya, bed go otungu, bed gi dania. Inyalo medo nyaka karat bende samichiele cha. Samochiek timede.

Olemoni en olemo mar strawberry. Kendo ober ga nikech en gi vitamin C mabende konyo del e weche mag geng'o twoche. Geng'o twoche mang'eny machalo kaka cancer, tuo mar sukari gi tuoche moko mabe nyalo ketho ngima dhano.

Picha ni en picha ma osebedo ka anene e mbui mang'eny. En picha mar ng'anyo mane otimore e piny Kenya kae. Kendo, joma ni e picha ni nenore ni negimor e ng'anyo ni nikech kaka gichikore kendo kaka gitimore.

Kindeni nokonya nkech nayudo thuolo mar ng'eyo kaka onego bed ni awuoyo gi ji. Tich mar bengi dwa ni mondo ji obed mong'eyo loso gi jokmadwaro hola. Emomiyo kita nolokore kendo bang' kinde machuok ahinya naseng'e kaka onego bedni iloso gi ji kaluwore gi kaka gidwaro kony.

Raila Odinga ema nigi mbi ahinya e gweng'wa. Mar ariyo Gladys Wanga. Mar adek Milly Odhiambo to gi seneta marwa ma en Moses Otieno Kajwang'.

Mokwongo ahinya en ni samoro kembe chiwoga chudo matin ahinya maok ber ne rowere. Nikech samoro ng'ato nyalo dhi ni odhi tiyo toparo ni pesa dhi bedo mang'eny kendo samochako tich toyudo ka koro pesa tin. Machielo en ni dwaro mar tich nyalo bedo mapek ne ng'ato. Samoro tich mang'ato nyalo timo tin kata nipiny to kambi dwa ni mondo oti mang'eny. Gima kambi nyalo timo mondo gilos wechegi obed maber en ni ginyalo wuoyo gi rowere mondo omigi pachgi kaka onego bedni tich mane kambi itimo kendo onego obed ni imiyo ng'ato tich moluwore gi nyalo mare.